oltung'ani ele ogira aosh esimu aa kitodolu ajo kengira laitumiya laptop etii esiaai kegira asisho temashini negira sii airorie esimu ebaki neeta oltung'ani ogira autaki esiaai telaptop egira airoriie tesimu.

ore ena adolita nanu naa enkisuma ena nagirai aisum elelero , naa kajo kenkopis ena naitagol elelero kepuonu naaji elelero atoni tenebo nelimu nyamalitin enye nereti ,neeeku kitodolu ena ajo olturur oret elelero.

iroroki olainyang'ani lino tesidai nimibuaki nirorie aitobiraki ore pee kiliki, amu itamoote oshiake neeku iyiolo oshi ake intokitin naaya tolduka lino kake mipikaki sii eton eturo, tang'asa toningu amu ebaki taata neeta intokitin nayieu neponaa, ashu nayieu nedung' nayakikisha ajo itipikaka intokitin nayieu.

tenaa enkerai inoto inkilikuana intobiraki ning'as ayiolou ajo kaa itoi kaa kutuk ekimasai irorie tenaa kekisuali, ninkilikuanishore aitobiraki pee minture amu ore oshi taata iltung'anak neme pooki ng'ae inkilikuan entoki nikiliki esipata.

ore kuna mali naa inapa tururuni yapa ore nanu inanyor tenakata naa inoo ngardasini amu ore niche nimitum iropiyiani naadou tiamisini ,naa niche sii ingumok amu itum echata, nitum mia tano , naamiroshi kenapayu niche naa melelek imin naa ore kuna naa kesesh edoyio tengaraki inkiroshi.

ore ena naa intasati oormaa sai aasiankikin memoruak intasati kutitik oo maasai naasipa oleng' ebaki naaji naa keeta oltung'ani oyewuo , neeta entoki naigira aiteng'en teeneeku intomonok etipat tolosho , neeku keeta entoki nagirai aiteng'en naa inaa pee etooshoki empisha ,neeku ebaki naa empisha ingorita naidipaki atoosh.

ore ena naa entoki oshi nashumieki iropiyiani naji bengi yang' ,ore eletoo naa kebore iropiyiani ore oshi enatoki naa ishumie iropiyiani ore pee eeku iputa terishata akeyie naado arashu ilapaitin imiet ashu aare , kitegemea engata ino , ashu olturur iloshi looshum iropiyiani neeku taata etuo aabolu.

ore oshi torkuak lang' naa kitegemeya ajo kebaa oltung'ani , ore torkuak lang' loo irmaasai naa ore pee inang'are oltung'ani atamiyiolo naa ilasima piroroki naa telukunya , kitegemea tenaa entito tenaa etasat ,tenaa oltasat naa telukunya iroroki, kake ore ilewa tenidipi atumurat meeta ataa oltung'ni sapuk naa toongaik ninye irorokisho ashu ejoki ake tenkutuk papai supa, ashu yieyioo supa.

inkilikuanishore olkitok lino tiaki kaji ikunari esiai pee melo naaji ake ninkoseya aing'ialaa esiaai eeiking'a ,ore enkae inkilikuana orkitok lino ajo kebaa omushaara likilaki tenasiaai, tenaa keeta iropiyiani niyieu nikiponikini naa inakata iroro , tolimu ajo kebaa ormushara liyeu nikilaki inkilikuanu ajo kanyioo meyieuni neesi tena siaai , kaji etii irfaili ,kesaaja epuonuni esiaai.

enkirorokino entoki edukuya ore enkae ninkilikuan ajo kaakop ing'uaa , ning'ilikuanishore naaji tokulie oitoi kumok kidim naaji nijoki chooki toki naje ata tenaa enkalamu iyieu ninkilikuanu , ninkilikuan enkop naing'ua taang'asa sii tayiolo ajo keji ing'ae paa inakata itumokiki airoro weloshore lino.

kadolita oldakitari we tito namoi natonita tedapash esipitali nadolita empisha natooshoki oltung'ani ositima orgos , nadolita emashini naipimishoreki enkiyang'yang' oltung'ani nadolita entito nawokito enkare tesipitali.

ore temurua ang naa ore osirua le inoto naa kedamuni oshi enkata natauwuaki enkerai , naa keyierishoi neyieri intokitin naa tae tenaa kosirua lenkerai nipotuni inkera erisioti enye, tenaa kene ntasat moruo nipotuni iltung'anak lerisioti enye, nipotuni iltung'anak lormarei welatia niche oshi iyiok kintoomon olchoreta nedung'i keki.

ore ena naa tenadol ena pisha, naa iltunganak sapukin kulonaaji anaa ilarikok, anaa enadolita, ajo iltuganak kituiak, otii enkopis aosh entumo, neeku ebaiki naa iltunganak kulo, loogira ake ninche atoni aimaki, entumo naaji naret olosho, nareu olosho dukuya, ashu eeta ake ibaa nagira aimaki, kake ilarikok ake kulo. mayiolo ajo kolialo sho, olosho, olsho le kenya tenkaraki ibenderani nadoolta, naagira aimaki nainosita, entumo naipirta olosho.

ore oshi osirwua naa kitomoni oshi iltung'anak nitoomoni ilarikok ,nitoomoni ilaranyak, nintomon naaji olaranyani obo orikoo entumo, nintoomon sii naaji olarikoni obo lemurua kitegemeya enebe eyilounoto ni yiolororo weilo tung'ani , ore sii enkae nintoomon naaji ilchoreta ,nintoomon itung'anak lolosho linyi , nenyae osirua neyieng'ishoi neshipae, neranyi neoki kule nenyae inkiri neaku nejia oshi ekunari osirua lekiama te nkop ang'.

ore entomoni eton enuta naa kisapuk enkoshoke nimidim sii atasa esiai , esiai nagol naa ore sii menyanyuk teneisho amu ore peee eidip atoishoyu naa keneneng'u , naa keeku keeta enkerai enye naa keku kedim atasa esiai tenegolu nibelekenya osesen amu keeku keyieu idakin ompaka inapa naiba.

kipimi enkerai adol ajo kaanyamali eeta teenaa kisidai kila mahali ning'urari inkonyek, inkiyia tenaa kisidain osesen pooki enkoshoke , nelikini ng'otonye eniko teneramat enaduo kerai ,ore siininye ng'otonye ning'urari tenaa keeta kule, eniko teneramat eniko tenituku.

ore ena naa entito naatii sipitali namoi nagirai aipim , ore ena ngae naa oldakitari ore entoki nagira aigua naa kajo ke pressure, enegira osesen lenye aikunari neeku ebaare naloito dukuya tene.

itaituo sirkali inkilinik naajio nekwa kwapi ormaasai nalamita intawuonini , etipika meeta kila emurua neeta kilinik , ore sii engae naa kila enkerai nelo kilinik ,neyakikisha entomononi ajo ehomo kilinik ampaka kenya enkata naisho , naa ore pee idipi atoyu naa keyai enkera kilinik kila olapa ompaka niput ilaipaitin oudo , ompaka nidip isintanoni ootejo oldakitari .

ore kilinik enkopang' ore oshi atodua nanu ore apa abayie aya enkerai kilinik nemelaki oshi kilinik tenkopang' , pesho ake amu ore pee ilo kilinik esirkali naa pesho ake ,bora ake meetaa iyata ebuku ,enkadi niayata enkerai ino naa ekidimi akee aihudumiya tepesho meeta entoki nilak.

ilasima pee eku isomeya enasiaai aaishomo sukul ooldokitarini loing'uraa inkonyek , naa ilasima sii pee iyata license ,enkisuma oonyek pee itumoki atodua ikonyek oltung'ank.